Ingĩkorwo ndĩnaido citarathira cia kĩmera, ũndũ ũria wa mbere ingĩka nĩgetha nyongerere maciaro ma nyanya, nĩ gũceha, mahuti thĩĩniĩ wa nyanya kana mĩmera nĩmo mathondekaga thĩ ĩrio, na ũngĩkorwo nĩ ũraceha nyanya yaku na ndĩrĩ na thumu wa kũigana, no ũnyihanyihie, no ũnyihanyihĩrwo nĩmagetha, noũngĩkorwo wĩnathumu wa kwĩigana, ndũngĩ ,ndũngĩtigĩra gũceha nĩgetha tondũ ndũrĩ na gwoya wa kũnyihĩrwo nĩ imera, nĩ nĩ magetha, wĩnathumu wakũigana wĩna, wĩna, wina wĩyathi wagũceha nyanya yaku na nĩgetha riũa rĩhote kũingĩra wega ũtegwĩtigĩra kana nĩũgũte nĩũgũte magetha.

Nĩgetha tĩĩri wa mũrĩmĩ wĩikare ũrĩ mũnoru, nĩ ũbataraga bataraitha ĩrĩa ĩtagũthambio na ihenya ni maĩ kana ĩtagũikũrũka nakũrĩa thĩ wa tĩĩri inji nyingĩ tondũ yaikũrũka nakũrĩa thĩ wa tĩĩri inji nyingĩ mũmera hihi no ũremwo kũgĩra ũnorũ wa bataraitha ĩyo. Bataraitha ĩrĩa njagĩrĩru mũno nĩ bataraitha ta CAN nĩ ya gũitĩrĩria rĩrĩa mũmera wĩ mũnene na kũrĩngana na ũtaramũ wa ũrĩmi, rĩrĩa mũmera wĩ mũnene kuuma ta biti igĩrĩ nĩgũkoragwo gũtarĩ na mbura nene ya gũtuma maĩ maikũrũkie bataraitha nathĩ

Warĩkia kũhanda mĩmera yaku, nĩgetha hihi, yumĩre ĩ mĩingĩ, nĩũgũbatara, wĩitĩrĩrie maĩ, na noũgũbatara gũikara ũkĩroraga kana nĩmiumĩru. Nĩkũrĩ mĩmera ĩrĩa ĩngĩhĩa nĩ riũa nayo, ndĩtĩkĩraga kũmera, kuoguo nĩbataraga warĩre mahuti, nĩgetha, mbegũ icio ciĩtĩkĩre kũmera. Ũndũ ũcio ũngĩ, kũrĩ mĩmera yendetwo nĩ nyoni, na hihi, no ũbatare hihi kũandĩka mũndũ, wagũkũriragĩra nyoni, nĩgetha mĩmera yaku, ndĩkae gũtuĩka ya kũrĩo nĩ nyoni.

Maũndũ marĩa ndoraga thĩinĩ wa mbegũ rĩrĩa ndĩrenda kũmĩhanda nĩ kana, ihinda rĩrĩa kana mũtaaramu kana mũthondeki wa mbegũ ĩyo athondekire gũthũka kwayo nĩgũkinyanĩru tondũ kũrĩ dawa ĩrĩa ĩigagwo kũmĩiga ĩrĩ njega, nagĩkorwo ihinda rĩa kũmĩiga ĩrĩ njega nĩ ithiru hihi mbegũ ĩyo no ĩrege gũkũra, kana ĩkũre ĩmwe ĩmwe ona ũhandĩte nyingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kũrora rĩrĩa ndĩrahanda mbegũ nĩ kũringithania na kĩmera kĩhĩtũku ha ngĩkoragwo kĩmera kĩhĩtũku gĩtirarehete maciaro ma kũigana no njage hihi gũcagũra mbegũ ĩyo na thiĩ kwĩ mbegũ ĩngĩ.

Gũciarithania macungwa, nĩ gwa bata, nĩamu no wende kuma gĩcigo kĩmwe kinya gĩcigo kĩngĩ, na ũthiĩ ona mbere na kũrĩma macungwa. Kuoguo nĩũgũbatara gũciarithania, nĩgetha ume he riera rĩrĩa ũrĩ, ũgĩthiĩ he rĩera rĩrĩa rĩngĩ, na ũcoke ũtuĩke wa kuona ona maciaro ona ũrĩkĩtie gũthama. Ũndũ ũcio ũngĩ, gũciarithania macungwa, nĩũciarithanagia nĩgetha, ũrore icungwa rĩrĩa rĩretĩkĩrĩka thĩiniĩ wa thoko, na rĩrĩa rĩgũkũhe bainda nene pause. Wa mũico, nĩũbataraga icungwa rĩrĩa rĩtegũbatara ndawa nyingĩ, nĩgetha rĩkiuma thĩiniĩ wa mũgũnda rĩtigakorũo rĩkũhũthĩrĩire mbia nyingĩ na ndawa.

Maũndũ marĩa mahutagia mũno ũrĩmi wa mbembe na mboco gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ, wa mbere, ni wagi wa mbura ya kũigana, rĩngĩ mbura nĩ yuraga no ĩgakĩa mbembe ĩtakinyanĩirie gũkua mwana. Ũndũ ucio ũngĩ rĩngĩ nĩ mbura ĩrĩa yuraga o rĩmwe ĩgakururia mboco, na ingĩ cigatuika cia kũĩruha ona citarĩ irarĩkia kũruta miciri, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ huho ciokaga rĩrĩa mbembe ĩnene no ndĩrĩkĩtie gũkua mwana cikahuruta mbembe na cigacikomia na mbembe icio cigatuĩka cia kubutha, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũtambi, kũrĩ tũtambi tũrĩaga, tũgunyo tũriaga mbembe mũthuka rĩrĩa ĩrenda gũthuka na hihi ĩgatuĩka ya gũthũka na kũrega kũrũta maciaro.

Maũndũ marĩa nyonete, kana mĩtugo ĩrĩa nyonete arĩmi makĩhũthĩra nĩ wenji wa mĩtaro, mĩtaro ya kũiga maĩ rĩrĩa mbura yaira. Ĩndo ta mĩanga, ikwa na ngwace citibataraga maĩ o manini atĩ mahĩndĩ ĩrĩa mbura yaira tondũ ikũraga kwa ihinda iraya. Koguo rĩrĩa mĩtaro yenjwo maĩ macio maikara kũu thĩinĩ wa tĩri mũmera ũcio ũgaikara o ũkihũthagĩra maĩ macio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ rĩrĩa mũrĩmi ekũrĩma, agaikũrũkia thururu nathĩ nĩgetha ahote kũrugucania tĩri wega airugucania tĩri ũcio wega mũmera ũcio ũkahota kũingĩria mĩri yayo nakũu nĩgetha ũhote gũthodeka maciaro. Wa mũico, nĩ kũmĩhanda ĩtakũhanĩrĩirĩe mũno nĩgetha ĩtige gũtharana ũnoru ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa tĩri.

Rĩera nĩrĩhutagia mũno uumithio wa irio, kwĩna arĩmi aria hihi mehokaga kũrĩma na maaĩ ma mbura, rĩria mangĩ mahanda irio ciao metereire mbura nĩkura, mbura ĩcoke ĩrege kuura mĩmera yao hihi nĩ yumaga na makaga magetha, naguo rĩngĩ mbura nĩ yuraga nene, ĩgakĩra ĩgakĩra ĩria yagĩrĩire, hihi ĩgatuika ya gũkuwa mĩmera ya mũrĩmi na mũrĩmi agatuĩka wa agathiĩ hathara, ũndũ ũngĩ, thaĩniĩ wa ũrĩmi ta kĩndũ ta nyanya, gũtibataragaa gũkorwo na baa, kũngĩgia baa, ũkorwo ũhandĩte mĩmera yaku ihinda rĩria baa yũkaga, nyanya ciaku no cicinwo nĩ baa notweke wa gũthiĩ hathara nene mũno.

oũria tĩĩri wĩ mũnoru, noguo mũmera ũkũraga ũrĩ na hinya na hihi kwoguo gwĩtiria indo ta rũhũho, kwĩ mĩmera ĩria ĩkũraga ya hũrũtwo nĩ rũhũho ta mĩhembe, ĩgakohoka hihi rĩngĩ nĩ maciaro marĩa ĩnamo, no tĩĩri ũngĩkorwo wĩ mũnorũ, mũtĩ ũcio ũgũkorwo ũrĩ nahinya na kwoguo ndũngĩtwĩka wa gũkohoka, ona indo ta mbembe, tĩĩri ũngĩkorwo wĩmũnoru, mbembe ĩyo nĩkũraga ĩrĩ na hinya kwoguo rĩrĩa rũhũho rwoka, rũtihotaga kũmĩkũwa, naguo ũrĩmi wa indo mĩkorobia, oũrĩa tĩĩri ũri mũnoru, noguo ũciaraga mĩkorobia mĩtũngũ, na kwoguo kũrehera mũrĩmi bainda nene rĩrĩa arendia mĩkorobia yake, na wagĩrĩru thĩiniĩ wa thoko.